Awendii akoi mpesa ak achill send money, akikenon ole kindo nambait Ande nambait anyun, ak ayoktei kole siling ata ak ande mpesa pin ak yeityoo ayoktee kowekwon message kole karalipan

Helo kastomakea, asome toretengwong akobo simenyun, katiem andee internet ak koesho kochut tos okerwon ole miono shidet I,en kaminginetab gei, kongoi

En Iman angot kekonoom aldeechi olindetab Airtel lainda, kwokoamuch kotasaisai kot kwal laindab Airtel .Amun agoi amwochii oleboishiotoi laindab Airtel, ak amwochi kora alenyii much koboishien anan mii barak network nenyin komi komie

Indomoche konyoo chorwenyun igortoob boiboiyet alenyini imiono, amoche inyon nyokebaibaitun ak kigaskee, ak keamenge emostoo

Alenyii chorwenyii nekigoi keny ketuitosii amoche agasen chametab geo, eeh iyomune o,kikoikeny Iman, amune oloon ara inyone ou yuh ,woi kaikai kabisa kaabiruun simet ngamun tam amoche kila again, abiruun lakini kigoik keny I,ibwotii Iman Ile kikele inyone olinyoon, kilian motinye, agenin anyun sinyoon, kongoi e saisere

Akanyee kokur simeeet AK nyanam. magariat ilenjii eeeeee (pole) kamanai

Yon amoche amwochi alindet akobo simet alenyini kokoyait simenyun i,tos anyorunde anoo simetage, komwoon kole tos anyorundee anoo simetage ak oleanyorundoi simetage nekararan.

Eng pichait noo akere tesetai ngalek ab ibaret ak akere nganuk che mitei ibar che nyolilen che tomo kekes

Olekikonortai kerurii ipkokararanitu akinee chebirok Akinde olemamii beeek

Nee tai aibe nambarishek ab mwalimu si abirchini atebe agobo ole tesetai lakwet eng skuli neb korubei netok ii angolochini lakwet ak alechi kotebi eng atebet nee kararan ye kait skul nebo somok atestai asochi ak anet akine alechi kii age tugul kendoi tai Jehovah

Tuguk chetos mil biik che ogere en pichaini ko tulonok. Amun ngorobon ii, korotu beek iii agomuch koundo chekakigol en mbar. So agere ole magichob komyee anan moginde komye ole kararan.

Bo komonut boishoni en kokwet amun, netai kongorunen tugaa amitwogiik I,Nebo oeng i ingeges ak kualdaa chito konyoru rabisiek cheimuch koyaen chito boishonik Nebo somok ko amitwogiik kora en kokwet

Tuguk chemile biik en pichainj, kochang, kachangaa tugaa ak kakikerchi komosto agenge olemomi amitwogiik.,ako mobityootin suswek i,akochang

Agonori beek en mbarenyun aboisie: tangishek, aboisie baibusiek, aboisie tamosisiek, ak aboisie tiraminink

Milepiich amun kakindeeee peeek akomagat kokonectan wayat ako magat koinegeii

Kereeen nyuu ako pa poishani ko poishet nekararan amun ngerip komnyee ikesee rurutik chekararanen akipaii familiaaa nengunget komnyee

Netai iuni nyanyek ak kitunguik ii ak iton, inde ma saburiet ii inde mwaita ipkolal, atyam inde kitunguik cheketon ii ak imete pkolal atyam isuse nyanyek ak inde chumbik ii ak iker kidogo atyam iyaat ko kakoyeiso nyanyek, inde ndisinik, atyam ikany nda nekit koruryo, itesyi carrots ii ak kabichek akikurakur kidogo ak iker atyam isutu isuruku iamishe.

Kii Nepo kamanut Eng nyuu ko karat Netai ndoit Nepo aek ndoit Nepo somok AK.mauwek eeee AK mauweek kwak